Gini nigi nengo mang'eny ahinya nikech okonyowa kaka jok matiyo gi ong'we yamo, omiyo wanyalo go sime, omiyo wanyalo oro ote kwatiyo eyore mag simu. Sama oonge to magi tee ok nyal timre kata matin.